Nduka cia matũra-inĩ citeithagia na kũhe andũ ethi mawĩra. Ningĩ, angĩkorwo nĩ ũkwendaga kũgũra kĩndũ kĩa narua, ndũgũbatara gũthiĩ thabarĩ ndaihu nĩgwo ũkĩamũkĩre. Ningĩ, andũ arĩa a matũra-inĩ marĩmaga, nĩ mahotaga gũtwara indo ciao nduka-inĩ icia cia matũra-inĩ na magaciendia. Andũ aingĩ tondũ nĩ moaine na andũ arĩa mendagĩa thĩiniĩ wa nduka-inĩ cia matũra-inĩ, nĩ mamehokete mũno na makehoka indo irĩa marendia, na koguo, makerĩgĩrĩra atĩ matingĩhenio.

Niĩ handaga nyeki nĩguo tĩri ũrũme. Ningĩ nĩhandaga mĩtĩ nĩguo kũnyihia hinya wa rũhuho, tondũ rũhuho naruo nĩrũkuaga tĩri. Ningĩ nĩnjokaga nganja mĩtaro kũndũ kũrĩa gũikũrũkĩrĩru, nĩguo tĩri ũria ũkuĩtwo ũgathiĩ ũgaikio harĩa mũtaroinĩ. Mathĩna marĩa njemanagia namo ngĩgirĩrĩria tĩri ũkuo, nĩ ta wagi wa mbeca, tondũ rĩmwe ndirĩ na mbeca cia kũenjithia mĩtaro ĩyo, na ndikũhota kũenja ndĩ wiki, kuũguo ngaremwo nĩ kũmĩenja.

Rũrenda rũrũ nĩ rũgũteithia a kenya, kwamũkĩra motungata tamakũoya gĩbandĩ, motungata ta makũoya marũa mabiacara, mategũtinda magĩthiĩ gĩtũruaĩnĩ kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nĩguo mamũkĩre motungata maya, matirĩhũthĩraga tigiti mũnene gũthiĩ itũrua-inĩ ĩcio, ningĩ, nĩ undũ wa rũrenda rũrũ nĩ gũkũnyihio ungũmania, tondũ motungata maya marĩkoragwo mandĩke handũ, a kenya arĩa marĩ matũra -inĩ kũndũ kuraihũ nĩmarĩamũkĩraga motungata maya raithi mũno nĩũndũ wa ũhoro ũcio, rũrenda rũrũ nĩ rũgũteithia a kenya mũno mũno.

O rũrĩrĩ rwarĩ na mũtongoria wao, akorwo ni Maathai mari na namba cia rũrĩrĩ, acio nĩo matongoragia rũrĩrĩ rũu. Nao akorwo nĩ gĩkũyũ, marĩ na athuri a itũra. Acio nĩo matuaga matua mothe na magatuithania macira ma Agĩkũyũ. Athuri aya a Agĩkũyũ nĩmahetwo gĩtĩyo mũno, na hĩndĩ ya rũracio nio metagwo magatua ciira, makauga nĩkĩĩ mũthuri agĩrĩirwo nĩ kũruta nĩguo ahote kũhikania. Ningĩ kũngĩakoragwo kwĩna andũ mahĩtanĩtie thĩiniĩ wa itũũra, nĩo maiguithanagia andũ aya, kana magatua ciira ũrĩa gũgũthiĩ nambere.

Tondũ itũra rĩakwa rĩrĩ thĩinĩ mũno, nĩndathĩnĩkire mũno ngĩhũthĩra ũtungata ũyũ, tondũ wa thĩna wa intaneti, gũkorwo ĩgĩka kahora, ningĩ rĩrĩa ndarĩ na mathĩna ma kũhũthĩra mũtambo ũyũ, ndahũrĩra mũrũgamĩrĩri wa agũri, nĩaikarire mũno angĩkoya thimũ, na rĩrĩa oire thimũ ndandarĩirie ũria ndendaga gũtarĩrio kũigana, koguo nĩndathĩnĩkire mũno, tondũ he maũndũ ndethaga nandiamonaga haha mũtamboinĩ ũyũ.

Niĩ nyendete mũthemba ũrĩa ũkoragwo ũthondeketwo na macungwa. Gĩtũmi kĩmwe nĩ tondũ nĩ ũkoragwo na cama mũno, na ningĩ nĩ ũndeithagia kwaga kũrũngũrĩrwo. Tondũ ndi thĩna wa kũrungũrirwo, rĩrĩa ndanyua muthemba ũyũ, nĩ ndigaga kũrũngũrĩrwo. Mũthemba ũyũ nĩ wendetwo mũno nĩ andũ aingĩ. Na kwoguo rĩrĩa ndĩ na arata, nĩ ngũraga mũthemba ũyũ, na ithuĩ othe nĩ tũũkenagĩra. Ningĩ thutha wa wĩra mũritũ, rĩrĩa ndanyua mũthemba ũyũ, nĩ njiguaga ndacokwo nĩ hinya na ngahota kũruta wĩra ũngĩ.

Aya nĩ andũ arĩa mathakaga mũbira bũrũri-inĩ gũkũ gwitũ Kenya marakũngũĩra thutha wa kũhenyo gĩkombe. Athaki aya nĩ marigicĩirio nĩ mũingĩ wa andũ ũrĩa ũrũrũnganĩte nĩguo gũkũngũĩra ũhotani ũyũ. Mũbira wa magũrũ nĩ wendetwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ na rĩrĩa andũ macemania nĩũndũ wa gũkũngũĩra kana nĩũndũ wa kũnyita mbaru kĩrabu kĩrĩa mũndũ arenda kĩhote nĩ kũgĩyaga ngũĩ gũgaikio mahiga ũndũ ũrĩa ũmakĩtie andũ mũno.

Bataraitha yongagĩrĩra tĩri hinya, ĩkagacĩrithia mũbangĩre wa indo iria irĩ tĩri-inĩ. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, mĩmera ĩkahota kũgucia indo iria irĩ tĩri-inĩ na njĩra hũthũ mũno, gũkĩra rĩrĩa tĩri ũcio ũtekĩrĩtũo bataraitha. Rĩrĩa tĩri wagĩa hinya, mũmera noguo ũragucia hinya mũingi na ũkahota kũgĩa na maciaro maingĩ, kana nĩ mahũa kana nĩ mbegu, kana nĩ matunda. Na ihinda iraihu rĩgũka tĩri ũcio ũgatigara wĩ mũnoru na wa kũhandũo mĩmera wega.

Ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndekĩra mĩmera yakwa thumu, nĩguo ĩkũre ĩna hinya wa kũhũrana na mĩrimũ. Ningĩ nĩ handaga itũngũrũ gatagatĩ ka mĩmera yakwa, tondũ tũtambi nĩtũthũire mũnungo wa gĩtũngũrũ, nĩguo tũtambi tũtũ, tũtigakuhĩrĩrie mĩmera yakwa. Ona kũrĩ ũguo, nĩ ndindaga ngĩcenjania mĩmera ĩrĩa ndĩrahanda. Akorwo ndĩrahandĩte mbembe, ngahanda waru, na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ngahanda mboco nĩguo kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ ya mĩmera.

Kwanatangathwo mohoro-inĩ atĩ bataraitha ĩrĩa ĩraingĩrio bũrũrinĩ kuma mabũrũri ma nja ti nginyanĩru ikĩro nĩũndũ wa ũhoro ũyũ andũ makĩgĩa na wagagu mũno nginya makĩria irio iria mahandire nĩgwĩkũĩra atĩ no cikorwo na thumu na ci mathũkĩre. Nĩ wũigĩrĩrĩki wa thirikari gũtigĩrĩra atĩ bataraitha ĩrĩa ĩraingĩra bũrũrinĩ atĩ nĩnginyanĩru ikĩro no nginya mathie bũrũrinĩ ũrĩa bataraitha ĩno ĩrauma matigĩrĩre atĩ nĩĩrathondekwo ũrĩa nyagĩrĩire nĩ gũthokekwo na atĩ ĩgĩkuo gũka bũrũrinĩ nĩĩrakuo na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire.

Bataraitha ĩno yendagio thogora wa thĩ mũno gũkĩra bataraitha ici ingĩ. Ningĩ bataraitha ĩno nĩigĩkaga gwa kahinda karaihũ ĩtegũthũka koguo ona akorwo wamĩgũrĩte mwaka mũthirũ no ũhote kũmĩtũmĩra nginya mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka. Ningĩ bataraitha ĩno nĩcungagĩrĩria ũkũrĩa wa mĩrĩ ya mĩmera ĩrĩa ũrahanda koguo mũmera waku ũgakũra wĩna hinya mũno. Mĩmera nĩĩhotaga kũgucia bataritha ĩno tĩrinĩ na ĩkahota gũkũra thutha wa ihinda ikuhĩ mũno.

Maaĩ nĩmo mahotithagia mĩmera gũthĩa irio iria ĩbatarĩte nĩguo ĩkũre. Ningĩ, gũitĩrĩria mĩmera maaĩ gũtigagĩrĩra atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa na gũkoma makĩria, mĩmera yaku ĩna wũigũ na ĩna maaĩ ma kũmĩkũria. Ningĩ tĩri ũkaga gũthũka thutha wa ihinda iraihu. Ningĩ maaĩ matigagĩrĩra atĩ ndũnagĩa ihinda rĩa kũrwo nĩ mĩmera ĩrĩa ũrahandĩte. Gũitĩrĩria maaĩ mĩmera nĩ kĩndũ gĩa bata mũno thĩiniĩ wa itũra rĩakwa.

Wambere nĩ kwamba kũmũtarĩria bata wa kũmenya gũbanga mbeca, gũbanga mbeca nĩ gũteithagia mũndũ ahote kweheranwo na mathiirĩ, ningĩ mũndũ nĩ ahotaga gũcokanĩrĩria mbeca cia gwĩka maũndũ marĩa me na bata thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake. Ikinya rĩa kerĩ nĩ kwamba gũtambura mahũthĩro na mĩonere yake ya mbeca yoothe. Amĩandĩke handũ karatathi-inĩ. Ikinya rĩa gatatũ nĩ kwandĩka matanya marĩa ena mo ma mbeca. Na tondũ nĩ ambire andĩka mĩonere na mĩhũthĩrĩre yake ya mbeca nĩekuhota kũmenya mbeca irĩa cigũtigara hau na ũrĩa angĩibangĩra nĩguo cihũthĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na cihingie matanya make.

Wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda waku wa mũcere nĩ waraganĩtio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa kerĩ nĩ gũtigĩrĩra atũ ndũnaita maaĩ maingĩ mũgũnda-inĩ waku wa mũcere. Ũkĩhe mũcere waku maaĩ ũgatigĩrĩra atĩ nĩ ũĩ ũbatiĩ kũheo maaĩ maigana atĩa. Njĩra ya gatatũ nĩ kwenja mĩtaro mũgũnda-inĩ waku wa mũcere. Mũtaro ũyũ ũrĩtũmagĩrwo na kũruta maaĩ na ũgatigĩrĩra atĩ mũtaro ũyũ ti mũhinge nĩ kĩndũ ona kĩ.

Ũyũ nĩ mũini wa kuma Kisumu wĩtagũo Akothee. Mũini ũyũ nĩoĩkaine mũno na ũtaramu wake wa kĩ-biacara, kuma kũanjia e mũthĩni mũno etarĩ na kĩndũ onakĩ na kinyagia gũkinya handũ agakorũo na mbeca nyingĩ mũno. Ũini wake nĩũtambũrĩkanĩte mũno thĩiniĩ wa Kenya. Na ningĩ nĩoĩkaine nĩũndũ wa kũhikio nĩ mũthũngũ na akagĩa ciana nanja wa bũrũri. Mũini ũyũ ndaikaraga gũkũ bũrũri-inĩ, no nĩokaga kaingĩ. Ona ciana ciake, rĩmwe nĩikoragũo nja wa bũrũri, na nĩaciteithĩtie mũno mathomo-inĩ macio.

Yathondekirũo nĩ Richard Turere, ari kamwana kanini ka mĩaka ikũmi na ũmwe. Richard Turere amĩthondekire, nĩguo kũhũrana na mĩrũthi ĩrĩa yaũkaga kũrĩa mahiũ mao. Na tondũ ndendaga kũraga mĩrũthi ĩno nĩathondekire ũtheri ũyũ nĩguo mĩrũthi yona ũtheri ũyũ ĩgeciria nĩ mũndũ yona na ĩkora mĩrũthi mĩingi mũno nĩyahonokire gũkua tondũ rĩu handũ ha kũragũo, no kũmakio yamakagio na ĩkora.

Kũiga mbeca bengi-inĩ nĩkũgitagĩra mbeca ciaku kũiyũo nĩ aĩci arĩa mangĩũka mũciĩ gwaku na mahote guciya, ningĩ, kũiga mbeca bengi-inĩ, nĩgũtigagĩrĩra atĩ mbeca ciaku nĩciaciara maciaro, na niũndũ wa ũhoro ucio, cigathiĩ na mbere na kuongerereka. Ningĩ, mbeca ciaku irĩ na ũhũthũ wa kũoneka, tondũ ũngĩcibatara mathaa o mothe, no ũhote kũiruta na ũitũmĩre, ningĩ andũ arĩa makoragwo maandĩkĩtwo bengi-inĩ nĩ maheaga mũingĩ ũtaaro wa kĩmbeca.

Gũthomithia andũ a ndũrĩrĩ iria ikoragwo thĩiniĩ mũno kũrĩa gũtakinyagĩrwo nĩ moohoro nĩũndũ wa bata mũno tondũ nĩũteithagia andũ acio kũmenya maũndũ ma bata ta ũrĩa mangĩhota kwamũkĩra maũtungata ngũrani ma kĩmbeca. Ningĩ, nĩmahotaga kũmenya mĩrimũ ngũrani ngũrani ĩrĩa mahũranaga nayo na makahota gwĩthema nayo. kaingĩ andũ aya nĩmathĩnĩkaga mũno nĩkwaga gũkinyĩrwo nĩ ũhoro ũrĩa ithuĩ andũ aya angĩ ũkoragwo ũtũkinyĩrĩte, na makaga kuona mĩeke ya mawĩra nĩũndũ wa gũkorwo matiũĩ maũndũ maingĩ.

Aya nĩ andũ a ndũrĩrĩ, maikarĩte handũ magĩthomithio nĩ mũtaarani, ũrĩa mangĩhota gũthima mĩmera yao. Mũtaarani ũyũ nĩokĩte na ratiri ĩrĩa aramonia ũrĩa mangĩhota gũthima nayo. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa tondũ andũ aingĩ kaingĩ matikoragũo na ũmenyo wa maũndu maingĩ. Na nĩmahenekaga kaingĩ, guoka mũndũ ũĩ gũĩka ũndũ mũna niamahenagia na akoya mbeca ciao. Kuoguo, ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa na thirikari nĩyagĩrĩirũo nĩ kũrehe arimũ ta aya, magataara andũ a rũrĩrĩ rũakũa.

Ũyũ nĩ mũthuri mũnini, araria na thimũ na nĩ arahũthĩra kompiuta . Ningĩ rũthingo-inĩ rũake kũĩ na mabuku maingĩ mũno. Mũthuri ũyũ nĩaronekana nĩ mũthomu, na kuoguo ena mĩeke ya mawĩra. Rĩrĩa mũndũ agĩa na ũgĩ wa kĩmabuku nĩagĩaga na mĩeke mĩingi mũno na ningĩ nĩahotaga gũteithia andũ ao na akagĩa na ũmenyo wa bũrũri wothe kuoguo no ahote guteithia kinya rũrĩrĩ rũgima. Thirikari nĩ yagĩrĩirũo nĩ gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ makinyĩrũo nĩ ũhoro ũrĩa mangĩtũmĩra tekinoronjĩ cia kĩ-rĩu.

Aca ndionaga ta thirikari ĩrutanagĩria kũrehe ithomo ciagũtũmĩra kamupiuta na intaneti thĩinĩ wa mathukuru mũno mũno ta ma mũthingi. Gĩtũmi nĩtondũ thirikari nĩyeranĩire kũheana komupiuta kũrĩ thukuru ciothe cia mũthingi no ndĩrĩ yakinyanĩria rĩranĩro rĩao. Thirikari nĩyagĩrĩirwo nĩkwanjia kũhingia rĩranĩro rĩao rĩakũrehe komupiuta cia tũhũ thukuru-inĩ nĩguo ciana cihote kwamũkĩra mathomo maya ma intaneti.

Aya nĩ andũ mehumbĩte nguo cia ũndũire na maronekana ta me igongona-inĩ rĩa kũracia, nĩ meroreirwo nĩ mũingĩ ũrĩa ũmathiũrũrũkĩirie, kwĩrorera mwĩhumbĩre na mwĩgemĩerie wao wa mwanya, magongona ta maya nĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ mũndũ ta ngĩhikania ataracĩtie, no nake mũndũ aracia nĩ atuĩkaga mũthuri ũgũranĩte na akaheka gĩtĩo mũno, magongona ta maya megĩkeno mũno tondũ andũ nĩ mokaga hamwe na magakũngũĩra igongona rĩrĩ rĩa bata mũno

Andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ macemanagia me humbĩte nguo cia ũnduire, rĩria kwĩna rũracio, ũhiki, kana rĩrĩa mũtongoria acereire gĩcigo gitũ, kana ningĩ gũkũngũira gũcinda ithurano. Atumia nĩ mambaga magacemania mũthenya ũmwe mbere, nĩguo makeririkania nyĩmbo cia ũndũire, iria mekũina mũthenya ũyũ wa igongona. Ũndũ ũyũ nĩ wĩroragĩrwo nĩ mũingĩ mũno na , nĩ ũkenagĩrĩrwo mũno thĩiniĩ wa itũũra rĩakwa.

Ĩno nĩ ngari ĩrũgamĩte mwena-inĩ wa barabara. Na ĩronekana ta ĩrĩ ngari ya borithi. Kaingĩ ngari ya borithi ĩrũgamaga rĩrĩa borithi mauma gwetha mũndũ ũrĩa megũkĩte gwetha. Gũkũ nĩ kũronekana nĩ kũndũ kwĩna mĩtĩ mĩingĩ, na rĩngĩ mũndũ ũria ũrethwo, ehithĩte gũkũ mĩtĩ-inĩ ĩno. Borithi matigĩte mahingũrĩte mĩrango ya ngari nĩguo manyita mũndũ ũrĩa megwethaga, moke mamũingĩrĩtie thĩiniĩ oro rĩmwe. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata kũrĩ rũrĩrĩ rwakwa.

Ũyũ nĩ mũrutwo wĩhũmbite nguo cĩa thukuru na agakũa mabũku na aronekana ari mũkenu mũno. Rĩrĩa ndarĩ thukuru nĩndakenaga gũthiĩ thukuru mũno. Mũno mũno nĩguo njemanĩe na arata akwa ona gũtwĩka nĩdakenagira kũmenya maũndũ merũ na gũthomĩthio nĩ arĩmu nyendete mũno. Kĩndu kĩria kĩangenagĩa makĩria ya mothe na arata akwa tũkaumagarania ,mũndu oo nginya kwao. Nĩ ũndũ wa bata mũno kũhe cĩana cĩĩtu mweke wa gũthoma.

Aya nĩ atumia aitũra, na maronekana tamarĩ ngurubu, nĩ marutĩte mbeca na hena ũrĩa ũrandĩka, ũndũ ũyu nĩ ũngenagia mũno, tondũ, rĩrĩa mũtumia aingĩra ngurubu na anjia kũruta mbeca nĩahotaga gũcokanĩrĩria mbeca ciake, ningĩ, nĩahotaga kwoya ngobo kuuma ngurubu - inĩ ĩrĩa na kahota gũtheremia biacara ciake kana gũtwara ciana thukuru, ngurubu ici nĩciteithĩtie atumia aingĩ muno aitũra gũtheremia maũndũ mao na kũhota kũgura maũndũ manene matangĩerĩgĩrĩire kũgũra.

Aya nĩ atumia akuma rũrĩrĩ rũa Maathai, nao nimacereirũo nĩ athũngũ akuma bũrũri wa na-nja. Undũire wa Maathai, nĩũgucagĩrĩria andũ a kuma mabũrũri ma na-nja mũno gũka Kenya, na mendete gũka kũmona nĩguo mone ũndũire wao, mũĩhumbĩre wao, na mũĩkĩre wao wa maũndũ ũrĩa ũtacenjagia kwa mĩaka mĩingi. Ningi andũ a rũrĩrĩ rúrũ nĩmendete ageni mũno na nĩmamanyitaga ũgeni na kũmahe indo cia ũndũire wao.

Wambere nĩgũtigĩrĩra atĩ mwana owothe wa thukuru wa mũthingi nĩagũrĩrwo thimũ, nĩgetha agatũmagĩrwo wĩra wa thukuru kũgerera thimũ ĩrĩa. akonio ũrĩa angĩka nĩguo ethe indo iria mathomire cukuru, na ningĩ nginya ciũria iria ciũkaga igeranio-inĩ kaingĩ. Ningĩ, thirikari nĩyagĩrĩire nĩkũhingia rĩranĩro rĩayo rĩakũrehe makompiuta thukuru-inĩ, nĩguo ciana cigathomaga na kompiuta ici naikamenya ũrĩa ihũthagĩrwo thĩinĩ wa mũtũrĩre.

Ĩno nĩ ndũmũrĩri ya kũgirĩrĩria mĩrimũ kũgerera gwĩthamba moko. Ũrehetwo nĩ ũtungata ũrĩa ũkoragwo wagũteithia andũ a Africa nĩ athũngũ. Ũtungata ũyũ nĩ ũteithĩtie andũ a Africa mũno tondũ nĩ ũmareheire irio na ningĩ ndawa iria cikoragwo na goro mũno. Kũgerera ũtungata ũyũ, andũ arĩa makoragwo kũndũ kũmũ nĩ mahotaga kwamũkĩra irio na makahota kwamũkĩra ũrigitani wa tũhũ matekũrĩha kĩndũ.

Ici nĩ ciana cia ĩtũra na nĩ kũheyo ĩraheyo irio. Irio ici nĩ nduge wega mũno na ĩronekana ta rĩ ĩria ĩheyanagwo nĩ andũ a wendi mwega. Ũndũ toyũ nĩ wa bata mũno harĩ gũthomithania ũhoro wa kwaga kwĩyenda na ũhoro wa gakoragwo wĩ na tha na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ningĩ ũndũ toyũ nĩ ũteithagia ciana cia ndigwa ona ciana cia matũra ĩria ĩgomagĩrwo nĩ ng'aragu na kaingĩ ĩgakorwo ĩtingĩhota nginya gũthiĩ thukuru, kana wona ciathiĩ thukuru ĩtinahota kũigua kĩrĩa mwarimũ egũthomithagia nĩ tondũ wa ng'aragu ĩria menayo.

Nĩ nyendete ũndũ ũyũ mũno, tondũ mami witũ athomithirie ndĩmũnini ũrĩa ingĩhotaga gũthambagia indo wega, ningĩ ũndũ ũyũ warĩ wa bata mũno tondũ nĩguo warũmirie ngwatanĩro yakwa na mami witũ, tondũ rĩrĩa akoragwo akĩnyonia gũthambia indo, nĩ ndamũragia ciũria nyingĩ na agakorwo akĩng'anĩra ng'ano na kũnyonia maũndũ maingĩ megiĩ mũtũrĩre. Ũyũ warĩ ũndũ wa gĩkeno mũno ndĩ mũnini, na onarĩrĩa ndanenehire, nĩ twagwatanagĩra na arata akwa na tũgathambia indo. Kana nĩ cia itũra, kana nĩ cia kanitha-inĩ na tũgathambia tũkenanĩire mũno.

Rĩrĩa ndagũrĩirwo baithikiri nĩ baba witũ ndĩ mũnini, nĩ ndakenire mũno na ngĩanjia kwĩbundithia ũrĩa ndĩrĩmĩtwarithaGia. No rĩrĩa ndageragia gwĩbundithia, nĩ ndagũire na ngĩtihio, no tondũ ndiendaga gũtunywo baithikiri ĩno na baba witũ angĩanyonire ndĩna rũhara rwa baithikiri no angĩandunyire, nĩ ndahithire rũhara rũo na ngĩĩhaka mahuti ma gĩthaka nĩguo rũhone na thutha wa ihinda inini nĩ ndahonire na ngĩhota gũtwarithia baithikiri rĩngĩ. Baithikiri nĩ yandehagĩra gĩkeno mũno rĩrĩa ndarĩ mũnini.

Nĩ njiguaga atĩ mbathi ta ici ciĩ inegene mũno tondũ nĩ mekĩraga rwĩmbo na thauti ya igũrũ mũno ona kũrĩ o ũguo rĩrĩa ndanakorwo nguĩtwo nĩ mbathi nĩ ngenagĩra tondũ thiaga ngĩthikagĩrĩria rwĩmbo na kaingĩ nĩ mekĩraga nyĩmbo cia kũgooca Ngai iria nyendete, ngathikĩrĩria o ngĩaranagĩria na arĩa tũkuĩtwo nao ningĩ mbathi andũ aingĩ nĩ maugaga atĩ nĩ cithiaga kahora kana ningĩ ikarĩhia marĩhi me thĩ mũno ona kũrĩ o ũguo ona cigĩthiaga kahora no cikinyaga mathaa marĩ magĩrĩire na marĩhi mau ĩno mandeithagia, tondũ nditũmĩraga mbeca nyingĩ ngĩthiĩ wĩra-inĩ wakwa.

Ũyũ nĩ mũtumia ũraruga kũhũthĩra riiko rĩa nja. Itũũra-inĩ rĩakwa, andũ aingĩ nĩ maakĩte mariko ta maya na nĩ mendetwo mũno tondũ matitũmagĩra ngũ nyingĩ, na rĩrĩa wĩna ngũ nini ũbataraga o tũkũ tũigana ũna ũgekĩra na tũgakorwo tũrũgĩte irio. Ningĩ, tondũ mariko maya makagwo me maingĩ, nĩ ũhotaga kũruga irio mwanya mwanya na cikahĩanĩra thutha wa ndagĩka nini. Ningĩ ũngĩkorwo wĩna iruga ũkũrugĩra andũ aingĩ ũtegũthĩnĩka. Mariko maya nĩ ma bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

Niĩ nĩ hũhĩrĩte bengi ĩno kwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ, na no nyende kuoya ngombo gũkũ tondũ nĩ ndĩhokete bengi ĩno, no nyende ũndarĩrie ũrĩa ingĩoya ngombo ĩno, na no nyende ũnjĩre riba ĩgũkorwo ĩigana atĩa, na ningĩ ũndarĩrie njagĩrĩirwo nĩ kũrĩha ngombo ĩno na ihinda rĩigana atĩa. Kũngĩkorwo kwĩna mbeca ingĩ ciĩhithĩte no nyende ũndarĩrie ciothe nĩguo menye mbere ya njoyete ngombo ĩno.

Ũyũ nĩ mũrũrũngano wa andũ a kĩama kĩrĩa gĩatuĩkire kĩa mũngethanĩro thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ kũ, nĩ gũikĩtio ndogo ya kũrĩria maitho tondũ rĩngĩ kwĩna ngahĩha. Thĩiniĩ wa Kenya, kaingĩ nĩgũkoragwo na ngahĩha thutha wa gĩthurano, na rĩrĩa ciama ciũnganĩte borithi nĩmokaga na magaikia ndogo ĩno ya kũrĩria maitho, nĩgwo andũ mahorere kana matige gwĩka ũrĩa megwĩkaga na marũmĩrĩre watho.

Angĩkorwo ũraikia mbeca kuma kũrĩ M-Pesa yaku nginya kũrĩ bengi yangu ya M-Shwari ndũrĩhagio ona kĩ, ona ningĩ angĩkorwo ũrenda kũruta mbeca ciaku kuma kũrĩ bengi yaku ya M-Shwari nginyagia kũrĩ M-Pesa yaku ndũrĩhaga onakĩ no rĩrĩa ũgatua kũruta mbeca ciaku kuma kũrĩ M-Pesa nĩguo ciũke moko-inĩ maku hau nĩho ũkarĩhio mbeca na mũigana wa mbeca icio ũkoragwo ũkĩringana na mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta.

Wagĩrĩire nĩ gwĩkinyia bengi yaku, waranĩrie na mũrũgamĩrĩri wa agũri, ũmũtarĩrie thĩna waku, atĩ hena mbeca ũtarona thĩinĩ wa akaunti yaku. Ũmũtarĩrie atĩ nĩ waikĩtie mbeca cigana ũna na ndũrĩ waruta, na rĩu warora nĩ ũrona hatirĩ. Mũrũgamĩrĩri ũyũ wa agũri nĩ egũgũtarĩria mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kuoya na makinya mothe marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgerera nĩguo ũhote kuona ũteithio. Kũngĩkorwo kũrĩ na wabici ĩngĩ wagĩrĩirwo nĩ kũgerera, mũrũgamĩrĩri ũyũ wa agũri nĩwe ũgũgũtongoria.

Hĩndĩ yakwa ya mbere gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ndaturirwo mũno nĩ moko, na ngĩturwo nginyagia nĩ magũrũ, na mwĩrĩ wakwa, nĩ wainainaga, na nĩtondu ndiarũmĩrĩire ũria nderĩtwo, nderĩtwo nyanjie gwĩka kahora, nyanjie na gũtengera kahora, nĩgwo mwĩrĩ wakwa ũmĩrĩrie kũruta wĩra mũritũ, no niĩ ndiekire ũguo, ndathire nyajĩtie kuoya macuma, na nĩndaturirwo nĩmoko mũno nginyagia ngĩtua itua rĩa gũtiganĩria ũndũ ũyũ, ona gũtuĩka nĩ ndatiganĩirie, nĩ ndacokereire ũndũ ũyũ.

Mũndũ athiaga nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na ukamwĩra atĩ nĩ ũrenda kũruta mbeca, iria ciĩ thimu-inĩ yaku. Nake nĩ athiaga na mbere na gũgũĩtia gĩbandĩ na agakũrutĩra mbeca icio. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo mũhũthũ mũno tondũ, rĩrĩa wĩna ibata rĩa ica ikuhĩ, no gũthiĩ ũthiaga nduka ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe. Na ũkaruta mũigana wa mbeca iria iganaine na ibata rĩaku. Niguo ũhingie mabata maku. Ningĩ ũtungata ũyũ nĩ ũteithagia mũndũ gũcokanĩrĩria mbeca tondũ mbeca iria wathũkũma, no gũcikia ũcikagia thimũ-inĩ thutha wa mũthenya.

Ĩno nĩ ndũmĩrĩri yambĩkĩtwo ngari-inĩ ya kũmenyithia andũ atĩ kwĩna mũrimũ ũkĩte wa Ebola. Mũtwarithia wa nduthi nĩ gũthoma arathoma ndũmĩrĩri ĩno ahorerete. Mũrimũ ũyũ, nĩ wambũkĩire andũ a Africa mũno, na makĩria Africa ya rũgũrũ. Andũ nĩ makuire kũu mũno nĩũndũ wa mũrimũ ũyũ tondũ, rĩrĩa wokire, andũ aingĩ matiarĩ na ũmenyo wa mũrimũ ũyũ na ũrĩa ũngĩthaitĩra nĩguo ndũkae kũgwatio.

Aya nĩ andũ mahurokete thĩĩni wa mũcemanio hakuhe na ĩrĩa, andũ aya nĩ maronekana mahorerete mũno na mena gĩkeno macanjamũkite mũno makĩaranĩria na arata ao. Mũcemanio ta ũyũ no ũkorwo nĩ wa kĩwĩ ra kũria kambũni ĩmwe ĩtumaga arũti ao a wĩra mathĩe magacanjamũke na mahũruke thutha wa wira mũritu. Nĩngi no gũkorwo o mũndũ o mũndũ okĩte na njĩra cĩake no macemanĩa harĩ ,makajĩa kũaranĩria na gũkenanira.

Rĩmwe nĩ ndarĩ na mathĩna maingĩ mũno na nĩ ndarĩ na bata wa ica ikuhĩ, nĩ ndahoire ngombo kũma gwĩ kambuni ĩno ya Tala na ngĩamũkĩra mbeca icio thutha wa ica ikuhĩ. Mbeca ici citiarĩ na marĩhi ma gĩkĩro kĩa iguru na nĩ ndahotire kũrĩha thirĩ wothe thutha wa ĩhinda ikuhĩ. Ũtungata ũyũ nĩ wa ndeithirie mũno rĩrĩa ndarĩ na thĩna na ingĩkagĩa thĩna ũngĩ nĩ ngaũtũmĩra. No nyendĩkithie andũ angĩ maũtũmĩre nĩguo magacĩrie biacara ciao.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrakũngũĩra kũheo thũmbĩ ya mathomo. Na nĩetĩte arata ake, na nĩgũkena marakenanĩra magĩkũngũagĩra ũhotani wake. Rĩrĩa mũndũ aheo thũmbĩ ya mathomo thĩiniĩ wa itũra rĩakwa, nĩakenaga mũno na ageta arata, na andũ a itũra magoka gũkũngũĩra ũhotani wake. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ, mathomo ti mahũthũ. Na rĩrĩa mũndũ arĩkia gũthoma mĩaka ĩyo yothe, nĩakenaga mũno rĩrĩa ekĩrũo thũmbĩ ĩno ya mathomo.

Wa mbere nĩ gũcerera cibũ wa itũũra na kũmũria kana no ete andũ nĩgwo tũthomithio ũhoro wa kũgitĩra nyamũ cia itũũra. Wa kerĩ nĩ kwarĩria andũ kahora, kũmathomithia ũrĩa mangĩgitĩra nyamũ cia gĩthaka, ũrĩa mangĩagaga kũraga nyamũ ĩria monana nayo, no ĩndĩ mageta motungata ma kwa nyamũ nĩgwo makahota gũcicokia gĩthaka-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ andũ arĩa moragaga nyamũ matimenyaga bata wacio na matimenyaga motungata marĩa makoragwo kwo, ma kũgitĩra nyamũ ici nĩgwo itikae gũthira thĩiniĩ wa bũrũri.

Ũyũ nĩ mwana mũnini, na nĩkũrigitũo ararigitũo nĩ ndagĩtarĩ. Mwana ũyũ aronekana ta arehetũo nĩ mũciari wake. Ndagĩtarĩ nĩ ta gũthikĩrĩria arathikĩrĩria ũrĩa ngoro ya mwana ũyũ mũnini ĩrahũra. Gũthikĩrĩria ũrĩa ngoro ya mũndũ ĩrahũra, nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ ũrigitani wothe tondũ ũrĩa ngoro ĩrahũra nĩkuonagia kana thakame ya mũndũ nĩ ĩracera. No nyendekithie atũ andũ othe mathimagĩrũo mĩrimũ matekũrĩhio thĩiniĩ wa itũra rĩakũa.